ore apa enkolong nabayie nanu ataasa ena naa apa kira kutitik kitii sukuul eton kira nkuti kera kutitik kuna natii kuna darasai ee abori naa ore ake peyie kitum erishata nabolorieki yiook peyie kipuo boo nikipuo aiguran, nikikwet, nikingis nikirany. Naa ore apa duo sababu sapuk nikiasie ena naa ekijio ake pee kishipa naa kiteng`en sii nkera pee enyorruno nenyikakino.